adolita ajo ketii ildakitarini otii enewueji oogira aishooyo embaare nadolita naa siinye iltamoyiak oetuo siinye aing`oru embaare tenewueji tesipitali.

ore enkata sidai naa tenepuonuunui tenkata, ee disemba, inakata oshi kijing'ita enchereeni naa kisidai amu kirowua metiii enkijiape, naa keetae isiruai kumok te nkop.

kenarikino pii peyie eisho nkera intowuo enye pookin enkanyit amu ninvhe naaitubulutua, neya sukuul, neramat te kitisho enye mpaka neeku iltung'anak sapukin, neeku kenare ake enkayit intoiwuo pookin.

adolitaa, adolita oltinka, ogira naa aitayu kuna puka, ore kuna puka naa ine kabej, na kegirae naa aitayu tolchampa amu eoto, pee etumokini aawaita sokoni ashu eyay inkang'itie peenyae.

ekiata oleng ooshi irkekunot likipuo aaduaa anaa ormarei, nikipuo aashipa, nikipuo naa aanya nkiri, nikinyia lomon, neranyi, naa kikumok isiaitin amu, ore ntoyie naa kepuo isiaitin eyiarare, ore irbanot neyiengisho neitobir inkiri aiko nejia.

kadamu nanu, kadamu ajo ore kulo kuoo, naa either, etuata noo ng'otonye, neeku kegirae ai breastfeed aisho kule too mpirai, arashu mebaiki noo ngotonye neeku kegirae aitoki aisho kule ai supplement.

Keishooru isiaatin ana tenaata tenaa ira olayioni, nayie olo ade naapu ngishu, ore ntoyie naa ninche napuo nkariak, ninche nayierisho, hmm Ore ntoiwuo naa ninche irkasin, neororikinoi naa isiaatin aikunakino nejia peyie etumoki pooki ngae aas esiaiii enye naa niyiolou ajo kaa naa esiai enye.

tenatum esiai natupulusunye mayiolo. naa kaidim ake aing'oru likae tung'ani laibung'aki kulie siaitin aainei naata, peyie atumoki naa angas aishugulinae tena siai natupulusnye. amu ina kata maing'ialaki kulie siaitin aainei.